ee katining'oo shaake about Wangare Mathai, kore ntoki nanyor teninye kera apa ninye entomononi nabo mjasiri kore era mjasiri negira apa ninye aimakii lomon leunoree elkeek, entomononii apaa nanyor masingira negira apaa aitobir mazingira neifunza apa ltung'ana about neikoni teneuni lkeek neifunza ltng'ana ajokii mera supat tenedung' ltung'ana lkeek naa keifunza apaa ninye, keifunza apaa ninye ltung'ana oleng' about mazingira, Kore wanagre neloo ninyee meishinda Nobal Prize tankarakee inia apa siai enye.

kore ntururi lenturoree kore nafasi nayaa ninshe peyie itawang' neitelek ntumotoo esilee naa teneibung'a ninshe pookin. Koree peibung'a ltururii nepik shares , kore peyie build ninshe shares naa kelelek naa oleng' peyie eishorii ninshe esilee, amu kore peaku keataa ee shares sapukii kepuo ninshee neidimai duake nopuo bank au nepuo duake eng'hai anamashu naboo ana bank nopuo aomonu esile kakee kore peaku ketashata ninshe shares naa kelelek oleng' peishorii ninshe esilee amu kodolii naa ajoo ltung'ana oibung'ate

Kore oshi nghoitin narumie nanuu silen nalotuu aramatishere te siai elshampai naa katum anaa te ank arashuu te sacco, kore paiwekeza shares anaa te bank tanalepoo kulee ainen alepokii ana dairy kore au tanayaa duo loan neakuu kapik shares atua sacco kore paapik shares sacco kore inia sacco the more napik shares kumok naa nejaa eikoo peyie atum aishoo silee kore paisho inia silee naa ninyee nalotuu aasichore, naa ninye alotu aturie lchampa.

Kore kabilaitin nayoloo aas emirata entokitin te apaa te Kenya naa ketii abakii ana matejoo lbantuu kore apaa lbantuu keata ninshe keata enaa lkokoyoo neatai sii lmeroo kore ana matejo lkokoyo newun duo ninshee matejoo anaa lpaeg, notuno kuldoo lkule maragwee naaku kore kuloo etuuno lpaeg kedumuu neyakii lekwaa etuuno maragwee nepuo aibelekeny. Kore peibelekeny nitum yie andaa duo nimiata naa keisidai apaa alang' ropiyani amu kore peisidai kore ntoki nimiata eleleku piitum amu idimuu akeyee niyakii iloo likai nikinshoo ninyee metuwanaa taata era ropiyani eitegemearii oleng'.

kore sukuul nashomoita e dedan kimathi netii nyeri, ee naa kanyor teneisumare nkera, aainei tenakop. tenkarki ore sukuul e dedan, kimathi naa sukuul sidai oleng.ki funza nkera nkoitoi tofaiuti tofauti. nera ninye nabo oosukuuli sidain tenakop. ore sukuul e dedan kimathi, era ninye sukul nabo naiterua, apa. neeta facilty ya kutosha too nkera. nei somesha nkera aitobirakineeku sukuul naa kanyor nchere.

Ee nchere kegiraa larikok lokanisanii aas siai nayau ltung'ana teneboo naa Kore negiraa ninshe aikunaa naa keiturur ltung'ana neubiri ninshe aubiriakii ee supatisho enkai, kore zaidi einia neyau sii usaidizi teatua tung'ana amu keret kanisanii ltung'ana amu keret sii nkolia, neret sii nkera okishonoo naa kegiraa ninshee ayau ltung'ana tenebo tenkoitei kumoo, keisaidia sii leloo omenaa tonkatitin, Kore sii nkera netu eduo ashom sukuul keret sii ninshe kanisani.

Kore esafari nalakwa aikata nashomo namarikino naa esafari nashomo ai tembelea mbuga la wanyama Le maasai mara national reserve kore inia safari kadamu oleng amu kera apa safari sidai oleng' maarikino tentokiti kumoo amu katodua lowarak Le Kila aina katodua lng'atung' katodua ltomia, katodua lowaruu kerii atodua lowarak kumok te Masai mara namarikino aikata amu atodua abaki wild beast loing'ua Tanzania elang'u elkejuu lemasai maraa aponuu Kenya.